Kore imbaa naagira aasayu tene naa nkidong'i oolotorrok itibirita ilaramatak loolotorrok aa kore oshi ilotorrok ketumieki enaisho oolotorrok neeta faida kitok oleng'.

kore anaa naa unoto e lnyanyaa kore unotoo ee elnyanya kounii te nghoji neirewa keyaa ltungani nghoji neirewa natii ldama notur udot nayerii nepik lnyanyaa nepik mpolea nuun lkeni le nyanyaa nipik nkaree kila nkolong nuun nkeek tabata lkeni le nyanyaa pootum atubuluu aipidari ntai kujit kunini taabori lkeek le nyanyaa nintai tangamata naishiakino pintai ewoto